Kaeni wan gi picha mar nyadendi moro ma ogo picha but puodho moro man gi kit cham moro maralum. Gima bire pacha kaneno gima kama en tije ma jii timo mopogore opogore . Iyudo ni ng'ato ka nigi tije moro tonyalo goyo picha machiegni kode aeto okete mbui kacha cha mnyiso ni onyalo lando tich motimo mondo miyo kapo ni nitiere jalno man kod dwaro mar ng'iewo mwandu ma en godo no tonyalo ng'iewo. Gima chielo mabire pacha en kit kaka jii rwakore. Iyudo ni e ndalo machon, nyidendi kata jok mamine ne o ong'e ni rwako sikat ,rwako lewni mabocho , rwako lewni mochweyo. To sani piny olokore nikech ineno ka nya piny ma sani joma mine kata joma nyiri rwako longe kendi yudo kagirwako ogudu ma seche moko jo ong'ere ni joma chuo ema rwako koro lokruok nitie.

E picha ni wan kod jok moko ma ogudore kanyakla .Samoro negi chano ni mondo gibed gi romo moro. Koro gimomiyo weche mag romo gi nikod nengo en ni sama jii oromo to ginyalo loso chenro gi moro. Samoro ne gin gi ne gin gi chenro moro ni gidhi gi gilos kata tich moro iyudo ka ka jii oromo to wuoyo gi jii bedo mayot ok ni imanyo ng'ata chiel iwuoyo godo ichak imanyo ng'at machielo iwuoyo godo. Iyudo ka itiyo bende gi seche matin nikech iyudo jii tee kamora chiel. Aeto sama jii ochokore to iyudo ka ng'a ichoko paro mopogore opogore nikech sama iwuoyo gi dhi wuoyo gi ng'ata chiel ogolo pache ichaki idhi iwuoyo gi machielo ogolo pache. Onge kama jii bro dhi riwore ma yiere ni ma ber kata ma rach. Koro sama gichokore kama to giwacho pachgi ng'ato bende wacho pache. Aeto jii winjore e gimorachiel ma jii oyiere tee mok ni ng'ane emowacho ma an mano ok adwar ng'ane mo wacho ma an mano ok adwar .Aeto omiyo jii bende tiyo kanyakla nikech gitimo gima giyie

Kae wan gi puodho moro to e puodho ni loo oridore kati nyalo wacho ni koth nochwe to oula oting'o loo mae puodho no ma otero e mtaro moro kata e oula moro. Koro gima biro e pacha kaneno gima kama gin midhiero ma dhano yudo kaluwore gi koth kata kaluwore gi bedo ni onge gik moko kata cham moko ma omako loo. Sama loo ni nono kama eni aeto obed ni en kamoro mokopimore en kar arido moro, to yot mondo mi o oula oywa lope go madhi godo. Aeto sama lopego oula oseting'o kata yamo oseting'o gi ma gidhi, mano nyiso ni mbolea kata miyo mar puodho cha biro bedo ma onge nikech loo man ewiye malo ni emoting'o ga mbolea manyalo konyo cham odong e yoo makare kendo mondo mi obed gi ngima makare .To koonge mano nyiso ni puodho no biro bedo kendo ok obi timo maber.